nonii ko oret ab muswoknotet netononchi ngale ab oratinwek kii ak karishek chekikete en oratinwek kii ak derevaek chekete karishek choton. Chikili koraa niton bo muswoknotet akotko tindo chitukul leshenit kou ole mokto serikalit. Bo komonut niton amun imuch itilchi gee lesheni nguny en yuton nii anan nii isir karinguny en yuton koraa asikobit inyorchi gee katit nebo karit noton. Imuch koraa ialde karit ak isirchi chito nekeoldeji karit en yuton koraa. Koraa imuch icheken kotko boishe lesheni guny anan kikoyosit, imuch koraa icheken karishek cheterteren ile kikisirchi ngoo bo komonut niton missing amun toreti serikalit konai kit netesetai en oratinwek kii karishek chemii oretinwek kii ak bik chekete karishek choton kole ititotin anan moititotin koket karishek.